Njĩra ĩrĩa yagĩrĩre nĩ nĩũndũ wa gũitĩrĩrĩa mĩmera maaĩ, nĩ njĩra ya cuba, ũgekĩra cuba maĩ ĩkaihũra ugakunĩka, ũgacoka ũkonya mũcumarĩ ũgatũra ngunĩko karima kanini ũgakurumania harĩ mũmera. Nĩ njagĩrĩru nĩ tondũ maaĩ matikũanangĩka tondũ o mũmera wonaga o tũmaaĩ tũnini tũrĩa ũrabatara kũũgirĩrĩa nĩgetha ndũkome na ningĩ nĩ njega nĩ tondũ maaĩ matikũũra mũno nĩundũ wa hihi riũa kana nĩũndũ wa hihi kũrĩa kũngĩkorwo kũinamĩte maaĩ nĩ mathiaga maikũrũkĩte na kĩanda. Riũ njĩra ĩyo nĩ njega tondũ wa kũrũmania cuba, wakurumania irima-ini harĩa mũmera ũrĩ na maaĩ matikũmbũka rĩera-inĩ. Nĩyo njĩra ĩrĩa ingiuga njagĩrĩru makĩrĩa ya wĩitĩrĩria wa maaĩ.

Mũthemba wa mũmera na ũitĩrĩria wa maaĩ nĩ ũkoragwo wĩ na ũtiganu mũno harĩ mĩmera. Na otoguo no noguo thogora wa guo ũthĩaga ũtiganĩte. Kwĩ mĩmera hihi ĩrĩa ibataraga maaĩ maingĩ nĩgetha ĩkũre, mĩmera ta mbembe kana hihi ta kahũa nĩ cibataraga maaĩ maingĩ nĩgetha irehe maciaro thĩiniĩ wa mũgũnda. Mĩmera na yo ta gĩtũngũrũ kana mainabu citibataraga maaĩ maingĩ mũno nĩgetha irehe maciaro thĩiniĩ wa mũgũnda. Gwĩitĩrĩria maaĩ mĩmera ta mbembe nĩũbataraga thogora mũnene wakũgũra mĩberethi kana hihi ta kahũa, cibataraga thogora mũnene wa kũgũra mĩberethi nĩgetha uhote gwĩitĩrĩria maaĩ thĩiniĩ wa mũgũnda waku. Na hihi o na thogora wa maaĩ no ũthiaga ũgĩte ũtiganu thĩiniĩ wa ũtĩrĩria wa mĩmera maaĩ o kũringana na mũmera ũrĩa ũrarĩma. Mũmera ta gĩtũngũrũ, ndũgũbatara mbeca nyingĩ nĩgetha ũhote kũũrĩma tondũ ndũkũbatara kũgũra maaĩ maingĩ. No rĩu rĩngĩ mũmera ta kahũa kana mbembe nĩ ũkũbatara mbia nyingĩ nĩgetha ũhote kũũitĩrĩria maaĩ na nĩgetha ndagĩka ya mũico ũhote gũgakũhe maciaro.

Maũndũ marĩa mahutagia ũhũthĩri wa maaĩ nĩ ta mũhuana wa mũgũnda, ũrĩa mũgũnda wĩikarĩte. Mũgũnda ũngĩkorwo wĩinamĩte nĩũbataraga maaĩ maingĩ tondũ kũrĩ maaĩ ũgũitĩrĩria na magathiĩ kũrĩa ũtaramabatara. Kĩndũ kĩu kĩngĩ nĩ mũthemba kana wagĩrĩru wa mĩberethi, kwĩna mĩberethi ĩrĩa yendagio igũtũrĩka na ihenya, hihi ĩgatuma maaĩ maingĩ mũno mo re. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ gĩthomo kũrĩ arĩmĩ kĩa wĩitĩrĩria wa maaĩ, kwĩna mĩmera ĩrĩa hihi itabataraga maaĩ maingĩ na andũ mangĩkorwo matirĩ na gĩthomo gĩa kũigana ũgakora hihi mũrĩmi nĩaraitĩrĩrĩa maaĩ marĩa mani maaĩ maingĩ kana manini thĩiniĩ wa mĩmera , kogwo gũgakorwo hihi kwĩ na ũthũkangia wa maaĩ. Ũndũ ũcio ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũigi wa maaĩ, kũrĩ maaĩ marĩtuĩka nĩ maigĩtwo no nĩ marahutania na gĩko kana hihi andũ makamekĩra ndawa hihi ya gũĩciria nĩ kũmatheria na magakorwo nĩ kũmathũkia maramathũkia.

Ihumo itiganĩte cia maaĩ ma ũrĩmi, nĩ ta ndemu, njũĩ, marima ma maaĩ, na ndobori. Maaĩ ma ndobori mahũthĩragwo na njĩra ya kwara mĩberethi, ĩkaingĩria maaĩ mĩciĩ-inĩ ya arĩmi, mĩgũnda-inĩ ya arĩmi, nĩgetha mahote kũrĩma. Maaĩ ma rũĩ, mũndũ ona no oye gĩbũyũ aitĩrĩrie mĩmera yake maaĩ. Namo maaĩ ma ndemu, mahũthĩragwo na njĩra ya gwĩkĩrwo mĩberethi mĩnene, ĩrĩa ĩmatwaraga thabarĩ ya kũndũ kũraya, kũrĩa maaĩ marabatarĩka, nĩgetha marĩme.

Mĩthemba ya gũitĩrĩria maaĩ ĩrĩa ĩhũthĩka mũno, nĩ gũitĩrĩria maaĩ na kĩbũyũ, na gũitĩrĩria maaĩ na miberethi ĩrĩa yaragwo thĩ na gũitĩrĩria maaĩ na mĩtaro ĩrĩa yenjagwo hakuhĩ na mũmera nĩgetha mũmera hindi ciothe ũgaikara ũkĩnyuaga maaĩ. Gũitĩrĩrĩa maaĩ na njĩra ya kĩbũyũ gũtihũthagĩra maaĩ maingĩ nĩamu ũitagĩrĩria maaĩ gĩtina-inĩ kĩa mũmera harĩa marabatarĩka na kuũ gũitĩrĩria maaĩ na njĩra ya mĩberethi nĩkũhũthagĩra maaĩ maingaingĩ ũringithanĩtie na njĩra ya kĩbũyũ tondũ maaĩ ma mũberethi hĩndĩ ciothe megũikara magitataga rĩrĩa marabatarĩka nĩ mũmera na rĩrĩa matarabatarĩka. Na kuũ guĩtĩrĩria na njĩra ya mĩtaro nĩkuo gũbataraga maaĩ marĩa maingĩ nĩamu maaĩ maĩkaraga hau hindi ciothe na nĩ manyuagwo ringĩ nĩ riũa rĩrĩa rĩngĩ riũa rĩarĩte kogwo ũgakorwo nĩ ũrabatara maingĩ mũno.